Tijni oselokore tijni oselokore ma koro tinde ji okti ga apiko. Ma en transport mar glovo ka ngato oorder tikelo ne ga apiko kata. koro tijni oselokoro nikech tinde itiyo gi gari koro gari keloni nyake dhodi ama in midhi tikao nikech koro gin machiegni, glovo ni machiegni machiegni koro idhi ti inyieo gimi dwaro to ikelo sechego. Food transport transformation e aluora

Gigo man kod nengo ka aneno ka kad nikod nengo, aneno lwet dhano, aneno law, aneno law ma ma blue, aneno skat mano nikod nengo to gi kad ni kad ni bende nikod nengo to gi kogno nikod nengo.

Aneno world yani map mar kenya, aneno otas, aneno food yani chiemo, then aneno global aneno economy mar kenya, then aneno thieth yani health health nigi nengo, aneno pii pii be nigi nengo.

Aneno infrastructure, infrastructure nigi nengo. Gin kaka gige yo, yo bende nigi nengo. Aneno students nyithi skul, aneno somo, somo be nigi nengo. Aneno inclusion nigi nengo, otas nigi nengo, staff be nigi nengo, mago nigi nengo

ok. Ma en strawberry. Strawberry ni iloso go juices. iloso go juice cola koro ni ka ti dhi rege then iloso go juice cola kata inyalo los go yoghurt. Koro irege mayom, irege mayom ti riwe kod chak then inyalo los go juice cola kata inyalo los go juices mi madho kata juice cola minyalo madh minyalo ru gi pii ti madho

Mondo omi ng'ato otim tijni, ng'ani nyaka bed gi kodhi ni. koro kodhi ni idhi nyiew e duka kose nyiewe e duka then obedo gi puodho. kosebedo gi puodho, then opidho achiel achiel e bur. okunyo bur then opidho gi achiel achie achiel achiel achiel achiel then kosepidho, orito gi ma kagise dongo tidoyo gi odoyo odoyo odoyo kosedoyo, ochako onuoyo doyo kosechako nuoyo doyo then owegi giloth. koseloth maber kaka gidongo aila ni then koro obedo harvested. koro onyalo riembo winyo seche ma winy obiro. obedo harvested, ochodo gi gi wiye gi go. mago ema ochodo to odhi ochodo to odhi to okano then odhi omoyo gi, kose moyo gi, then ibiro swag then kodhi go biro wuok then inyalo kan gi.